Kekumok nkoitoi ormutandao amu ketii Whatsapp, netii Facebook, netii email, netii eni enireu naai ake ormesej direct kake ore toonkoitoi esukuul naaji naitumia oleng' Whatsapp, Whatsapp itumiai aarewaki ntoiwuo ormesej aaliki ajo ore taata naa keetae entumo ore taisere keyieuni ntoiwuo neeku ore naai enkoitoi naiprefer nanu naa aareu message amu kekumok ntoiwuo nemitumia kuna simuui sapukin.

Maata nanu ina account e eCitizen kake ore tenduata aai iindim oltung'ani aaku iata akaunti, ore eCitizen idim oltung'ani ataa dual citizen citizen loo country are iata account e Tanzania o Kenya. Ketii naai ngolikinot amu inepu mees pokirare terishata nabo inepu nabo naiload ninepu enkai naany eeas, ore ngolikinot naagira kulo tung'anak aimaa, keimaa ngolikinot oleng' amu ke high taxation nalak ninje taxes sapukin ushuru sapuk oleng'.

Ekilepunye ina kra impisai tolosho le Kenya. Matejo nai ore enkerai nai nagirai admit sukuul, kejokini oshi pitayu kra pin, petumoki anoto scholarship ashu petumoki anoto basarini. Ore si inkae, kitau iltung'anak lotii isiaitin esirkali kra pin, eimu nkoitoi napashipasha petumoki ninche atalak ina kra pin enye mpisai, netumoki si atudupore tonkoitoi napaasha.

Ore tenduata aai nanu naa kaitudutaa ajo SHA esidai te NHIF amu ore SHA pee elotu apaelong' toolapaitin ooshomoita metii mpisaai naatejoiki sijui ineregistration ore toorishat apa nikigira aitumiaa NHIF kejokini apa kila mutu loitumiaa SHA pee ilak nkeek uni pee itumoki airejista ore ninye ore SHA naa kitabaya sii amu kelaaki oltamuoyiai bill e sipitali ata ninye enaa sapuk, nitumiaa sii ntomonok aishore toorishat pookin.

Ore entoki naiko naai sirkali pee iidim naai aitukuj kulo aramata naa ore entoki edukuya naa pee itadou ushuru nailepa tolosho le Kenya, ilepa ushuru ilepa ina bei enkurma ore enkurma nabo naa mbili ninepu ore kulo aramatak meeta isiaitin matejo tanakata toorishat naa ijio kuna ebaiki netuunishote kake eton itu epuku irpaek lenye tolchambai neeku ore eniko sirkali pee itadounyie enkurma ashu pee ebol nkampunini naisagieki lelo paek lotuunoki toorishat naashaita.

Ore entoki edukuya naidim nanu atejo pee ees sukuul naa pee eng'asaashet olchamba lenye sapuk, ore ele shamba lenye naa keun ndaiki pookin, keun indaiki naa vegetables, neun proteins pee etum sii aichanga ndaiki toorishat onkatitin, ore eniare kifaa sukuul pee eshet store naidim naai aatipik endaa nifaa sukuul pee iturrur impisaai esukuul pee inyiang'unyie endaa naidim naai aishoo nkera nifaa sii sirkali pee isho nkera imbasarini pee etumokini aanoto impisaai naanya nkera te sukuul.

Matejo naai oltaka otasote tenkata naado naa ore ele taka matejo naai ore toonkauntini ang' e Kenya ketii uweejitin neesoto iltakitakani ee oltaka, ore entoki edukuya naidim sirkali ataas naa pee ishooyo advertisement tormutandao laa ijio ole Facebook ole Whatsapp ole TikTok nishooyo sii onyo ore enapaelong' kata example pee itasheyieki ilapa puyaai naa enkampuni e NEMA naitautoi ate pee itasheyieki ilelo puyaai tolosho lang' le Kenya netadoyie sii oltaka tina rishata.